Eeeh kaidim atolimu, adolita ajo ore ena naa bunge kitok o losho le Kenya, nadolta ajo etii irbungei egira ninje aijadiliana motion eney ena olong', nadolita sii ajo egira pookin anining'isho, nadolta ajo egira irkituak lenye okuni otonita te dukuya tidie negira ninje airo ajo kanyo nagira aasa ashu aa kanyo epuo ninje aimaki.

Etii kuna tomonok osiwej o nkaraeni enye egira aas usafi. Egira aaitukisho tene aaitumia enkare osiwej aaitukuyie inkilani enye. Adolita inkajijik naatii enkalo osiwej orpaipi looya inkariak nena ajijik

Ore enaiko tenalimu naa enetipat ena siai oleng' amu esiai ena nikijo ene mtandao ore ena siai naa kitelelek isiaitin kumok amu iindim naai oltung'ani nias esai ino tiang' nelelek etii esiai duo naisita enelakwa neeku iindim ake niaas ina siai tiang'. Neeku naa iaas ake tentoki naji emashini ashu computer iindim niaas isiaitin inonok pookin naa tiang', neeku ina siai eesitai tene.

Ore embaye nagira aasa tene naa osewage ele otii oltaka atua, nidoolta enkare kiti natii ninye atua ilo sewage egira ninye aiguran endala o nkera tiatua osewage. Neeku ninye nanu adolta tene wueji adolta enkare etii atua enkare, eeta enkararai napikita enkare enye, eeta nkulie ariak naaagira adalare, nidoolta ajo ketii oltaka atua ele sewage. Neeku naa ore entoki nagira aasa tene wueji naa endala o nkera metii ai nyamali katukul endala o nkera ake nagira aasa tene wueji.

Ore enaiko tenalimu ena naa adoolta ajo ore ena naa kaidim atejo nanu bunge ore tiatua bunge adoolta ilewa loora ile ootonita ninche etii obo ogira airo netii irkulie oogira ainining ajo kanyioo egira ele lee alo alimu ashua kanyioo ejo elelee peelimu adolita ajo ketii ilewa entoki naji attention peening ajo kanyioo nagira aasa neeku naa nena adolita tene wueji.

Enkata o lari sapuk oleng'. Ore kuna naa inkaitubulu naabulu tenkata enchan, naa inkaitubulu sii naa iindim oltung'ani atadotu tenewueji niun tiai wueji. Esiai sidai ena tenkata enchan, amu ketum aatuun kuna, kidimi atejo kulo ildupa, naa keuni oleng' tenkop ang', naa embae sidai tenilo aun tiang' aitaman orpaashe lino.